He bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ harĩ mahiũ maitũ, nĩgetha tũkamenya, mũndũ akamenya mahĩũ marĩa e namo, nĩguo mangĩtukana na mangĩ matikore, kana akamenyaga mahiũ na mĩciarĩre na mĩrutĩre ya iria okorwo nĩ ng'ombe, na marĩa ũbangĩte gũgĩthĩnja nĩ mega ũkamakaga ũguo, nĩguo ũkamenyanagia nĩ marĩkũ, na matikore, na nĩ wega rĩmwe ũkahota gũgĩkũrana nĩ rĩkũ kana ĩrĩkũ, nĩ rĩkũ ngũrũ mũno na nĩ rĩkũ ĩtarĩ njikaru mũno, nĩ wega kũmakaga ũũ mahiũ maitũ.

Ũndũ ũyũ wĩna bata mũno kwona andũ marĩ thirikari-inĩ nene kana andũ mena, marĩ anene handũ magĩteithia mwana wa mũirĩtu, tondũ bũrũri ũyũ witũ kana rũrĩrĩ-inĩ rũrũ ruitũ, kwĩna airĩtu anini mũno matangĩhota kwĩgũrĩra taurũ cia ũtheru, nĩ wega mũno rĩrĩa tũkwona andũ magĩteithia airĩtu taya kana ciana ta ici cia airĩtu nĩguo mahote kũgĩa na kwĩgwatĩra tauro cia ũtheru, nĩ wega mũno nĩ ũndũ ũrakenia andũ mũno na ũgatuĩka wa gũkenia rũrĩrĩ ruitũ.